Ekedede ketumi ilooni kake eimari nkoitoi naado eyaita ilooni tenkaraki miata naa account kake ore peeku meeta account neeku iimaa naa nkoitoi naado pee itum loan .

Ore pee ekuu endaa sapuk too sokoni nedoyuo naa bei endaa amu kisapuk naa endaa natii sokoni kake ore pee edoyio endaa neyiashunye too sokoni nilep naa bei enye naa kitapash amu ore baat olari naa keetae endaa sapuk ore tenkolog naa meetae

Kore neko bank sapuk e Kenya peelepunye rewakunoto eeropiyiani, naa peeitodoyuo intrest e loons, meetumo ltung'ana kumok oleng' looni tenkoitoi nalelek, petaaa keidim ninche aatalak nena looni teng'amata dorop.